E alwora wa, tijni en ni ko itime ni ikwongi puro puodho. Kose pur puodho tikomo kodhi, aeti miye ndalo moko moti. Aeto bang'e no kose ti, tibiro do puodho cha mondo kik bed gi buya gi yugi moko ma nyalo gaso olemo ni kata gimo pidh ni kose ti. Aeto beng'e no inyalo mede mbolea to kaponi puodho nitiere kama miyo tok mede mbolea. Ibiro rite bang' ndalo moko ma ool, koseolo kendo ibro chak imiye thuolo ma oikre. Aeto bang'e no kose ikore ma kalan ma kande olokore oae ralum, obiro ema koro wanene picha i, to ibiro pone.

Gimabiro e paro ka aneno gini en midhiero mabiro ndalo ma koth chwe mang'eny mamiyo lowo mwomore ma dhi gi pi ohula, aeto weyo kwonde moko ka ogoyo mtaro, aeto bende bang' koth, pi ohulano. To midhiero moro biro mar oro mamiyo lum tuwo, yiende bende tuwo ,aeto koro ji koro sandore gimanyo ji, chiaye bende tho nikech chiemo onge, dhano bende tho nikech chiemo onge gi pi, to ndalo oroni yien motuwo ng'eny nikech kaponi ohula, sama koth chwe mang'eny, ohula be somboga yiende mang'eny to weyo e ohula kanyo, koro sama chieng' rieny, to jomoko wuotho e ohulu kwondego kakawo yiende motuwogo to gikonyore godo.

Mae en tich mar weyo puodho bang' keyo iweye motwo, aeto bang'e no kose two inyalo kata kaponi nitiere lumbe moko kata buya moko modagi wa modagi tuo gi chieng'. To inyalo beto gi tiwang'o gi, kata inyalo goye yath ma two gi. To berne en ni omiyo lo yweyo kinde moro ka gi temo dwoko ndhadhu ne moko mane oseti mane cham ose ywayo. Aeto bende ka omiye thuolo mar bedo koling' maonge cham e iye, ma gi gik yugi moko mane nitiere ka odhi owang' to yot. Omiyo japur tich mayot sama japur ose komo, buya ok ti mang'eny. Koro mano nyiso ni japur ok bi tiyo gi pesa ma omenda mang'eny ka doyo godo kata ka goyo go yath ma nego buya bang' ka cham ose ti.

Gimtimore kae en ni jakwath owuok gi dhok oa e pacho, kendo omanyo negi kama ginyalo yude chiemo, gima ginyalo chamo koda ka pi. Samoro kama gintiere lum oserumo kendo chiemo ma dhok nyalo chamo onge. Koro chune ni mondo owuogi, odhi e pap kamoro seche moko kama bor gi dala mondo omi omany ne chiaye chiemo, nikech ka chiayegi ok ochiemo ginyalo tho nikech kech. gibiro bedo mayom yom ma kata wuoth biro tamogi. Aeto kaponi nitiere dhok minyiedho, tok oyudo chiemo maber gi pi ma gimodho, to jakwath ok biyudo chak, mano nyiso ni kapo ni chak ok oyudore to kata chaye moro manyalo medo ndhadhu moro e del ok gibedo, samoro jakwadhni kosenyiedho touso cha. To ka chak odok matin, mano nyiso ni jakwath ok biyudo omenda bang' uso chak. Koro chuno jakwath ni nyaka omany amanya kaka yore ma chiaye kata dhogene nyal yudo godo chiemo mondo kik githo ma odong' nono ka onge mwandu modong'.

Gimatimore kae en ni nitiere dhiang' gi ji ariyo, nyalo bedo ni en japur, to achiel kuom gi en jalony, mar weche mag thieth mag jamni. Koro gimatimore e pichani en ni laktar mar dhokni temo mondo omi oket kodhi mar dhiang' madichuwo kuom dhiang' madhako mondo omi omoki nikech mano be yo machielo mar miyo dhiang' onyuol kata ka ok otere ir rwath mondo oring kode, aeto koro obiro rito bang' dweche ochiko, kaponi omoko, to japur biro rito e dweche ochiko eka dhiang'ni nyuol, aeto bang'eno koro onyalo chako nyiedho korito dhaing' torito nyaroyani bende ma chieng' moro bed maduong'.

Ka aneno tijni, gimabiro e pacha en pur kaka japur chako gi loso puodho, opuro ,kosepuro, tonyalo kata wacho ni osomb owuoch dhiang' kapok opuro, aeto koro sama opurocha to lowo riwore gowoyo, aeto koro mano biro dwokone nengo mar pur piny nikech ok obichako onyiewo mbolea mochako oketo e puodho mondo cham otim maber. Gimachak biro e pacha en kit kaka koselos puodhoni mopure moket lowo obedo mayom, to japur biro kawo kothe mopogore opogore ma ohero kata maneno ni nyalo timne maber e puotheno, to obiro komo, aeto obiro lemo ni Nyasaye koyie tokele koth nikech ka koth onge to chamgi biro wang' ma ok gibiti e yo makare, ma gilal. Koro cham oseti kata ka kodhi mano pidhi cha oseti, koro japur biro rito ndalo kaeyo, oka chambe.

Kaka anyalo puonjo ng'ato kaka itimo tijni, en ni nyaka ikwong ilos lowo kama idwa kome kodhini mabet mayo, kosebedo mayom, tilose kamoro ma ok oyarore ,ma jo masani kata jok kisungu luongoni seedbed. Kiselosone kamano, tibiro kawo kothe matindoka ,ikiro kare miselosoni, aeto ibiro hero lowo matin e wi gi mondo oumgi mana matin. Kool lowo mang'eny to biro tamogi ti mapiyo, aeto ka giseti, gibiro ti modhigore, koro alode kata kodhi moti modhigoregi, ibiro kawo thuoloni kakoth ochwe kata ka lowo ng'ich, tibiro pudhogi modhigore, man machigni ahinya, ipudho, to nitiere kothe moko minyalo chako dhi pidho kamachielo, koro minyalo pidh kamachielogo inyalo koro dhi pidho e puodho moro ma in godo, kata nyapuodhoni moro, aeto mok nyal pidh kamachielo, tinyalo loso titedo tichamo tiwe moko gi ti kendo dongo bendo.

Gimatimore kae en ni jolony matiyo gi weche mag keyo teko mag sitima temo mondo omi okelne jomoko teko mar sitima e gweng' moro. Gibiro chako gi kunyo bur, kagisekunyo bur moro matut manyalo romo mita auchiel kadhi piny to gibiro keto sigingi ma gidhi tude weinigo. To ka giseketo sigingino, to gibiro idho malo kanyo ma gitud weinigo gichom gi jowetegi moa kwonde machielo, aeto ute man machiegni, ibiro chom waya koae sigingi mochunguni, ka iketone ng'ato e ode.

Gimatimore kae en ni diek nie abila, okikgi gi rombe. Abila en ot moro ma oger mondo okanie diek, kata rombe kata okanie chiaye mondo kik lee moro mar bungu monjgi e dier otieno. Aeto bende geng'onegi koth sama koth chwe, aeto bnede geng'o negi koyo nikech kaponi gin oko e liare, to koyo nyalo makogi ma tuwo gogi, ma kamago osetimore to moko nyalo kata mana tho, to ka gin ei abila, to bende tek mondo omi jakuwo okwalgi, nikech mondo omi ikawgi, chuno ni itur dhot ekigolgi, to kaponi gin mana e liare kata e bath ot kamoro ma ok olor kata ok ogeng' to yot mondo omi ng'at makalo, gonygi ma dhi kodgi, aeto bende ka gi oko, yot mondo gibwodhi ma gidhi gicham puoth ng'ato, ma gikone ne kel dhawo.

Maendi en puodho moro mane sikul, nikech nyithi sikul ema tiye, gin ema ging'wede alot kendo gipure sama idwa kom kata sama idwa pithi, kendo gin ema gidoyo sama koro oyugno. Koro tijni an ahere nikech seche ma itime, to ibedo gi ng'eyo ma ibedo gi lony e wi kaka itime, ing'aeni sama idwa kom kata sama idwa pidh kodhini, itime nang'o ,to kodhini iyudo nang'o, aeto ipuonjori bende kaka inyalo rite, kaka inyalo lose sama chandruok moro kata sama kudni moro omake, to ing'eni sama kama onego obedni agoyo yath, sama kama, kapo ni en ndalo oro onego obedni aolone pi gi gik makamago, aeto gimomiyo ochako oberna en ni ka nyathi sikul oaye sikul kama otiegore gi lobyni, todhi tero lonyni dala, to kotero lonyni dala, obiro konyo jodala kuchocho e loso alotgi kamoro ma koro ok gibi siko ka ging'iewo alot e siro.

Gimabiro e paro kaneno gini en kit pith ma ji timo kwonde magidakie, jok moko nyalo dwaro pidho gwen, jok moko nyalo dwaro pidho dieke, moko nyalo pidho rombe, to jok moko bende nyalo pidho dhiang' . Koro gima kamae, nyisoni sami ipidho chiaye moro, to medruok moro nyaka bedie, kapo ni in gi mamiyo, to nyaka chieng' moro obed maduong' kapo ni ok otho, ma en bende onyuol nyathi moro, ma kwan mane in godo cha medre, aeto be sama chiaye onyuol e dala, nitie ber moko mabedoe, kaka, kopogore gi medo kwan mar chiaye ma in godo, ibiro yudo chak. Sama iseyudo chakni, anyuola ni biro madho chaye mopoto maber manigi chak, mano nyiso ni ngimagi dhi bedo maber, aeto bende in wuon dhiang' bende inyalo uso chak moro ma iyud omenda ma inyalo konyori godo e kit ngimani.

Gimatimore kae en ni jok moko oriwore oloso kanyakla moro ma gibedo kamoro achiel, koro chalo gima gitimo nonro moro e wi pith mar kit chiemo moko kata kit kothe moko. Sama gibedo kae, gilerore weche mopogore opogore, gimedore bende paro ka ging'iyo gik magisebedo ka gitimo ka ging'iyo bende ma gisebedo kok gitim, aeto gitemo ni mondo gilerre kaka ginyalo timo gigo ma gisebedo ka ok gitim maber mondo omi omednegi yuto e pur ma samoro gitimo kata mondo omi gidhi gipuonj jowetegi ,aeto bende sama gitimo mano, bende ginyalo ng'iyo kama ginyalo yude chiro kata gik ma ginyalo timo gi kothego mopogore gi chiemo kende nikech nitie kothe moko kata cham moko ma inyalo tigo e thieth, kopogore gi chamogi kende, ginyalo tiyo kaka yath mathiedh tuoche moko.

Gimabiro e pacha kaneno tijni en weche mag pur gi ohala, aeto gimachako aparo en ni sama ng'ato nigi puodho, to ber kochiele, nikech samo chielo puothecha, to jamni ok bidonjo e puodhono kakethone chambe, aeto kata obedoni sa chieleni ibiro tiyo gi omenda mang'eny e nyiewo gik ma ichjielego kaka sing'enge, kaka sirni, to bang'eno ibiro bedo gi kuwe, nikech ok ibi ywarigi ji kata jokwath manigi chiaye makalo seche moko puothi ni e bath ndara, koro chiayego ok bichamo chambi. Aeto e iye kae, nitie kothe mopogore opogore ma opidhi, nitiere koth yiende moko mopidhi, nitiere koth chiemo moko mopidhi, manyiso ni kaponi ng'ato nigi puodho, ok ochuno ni nyaka ipidh mana kodhi achiel, inyalo pidho kothe mopogore opogore e puothika, mano miyo bende yutoni nyalo bedo malo, aeto bende onyalo konyo rito ndhadhu mar lowo.

Gimatimore kae, en ni jorit marito lee mag bungu omako lee moro miluongoni tiga mang'ute bor, kendo gitemo ng'iyo kwonde ma ohinyore nikech ochalo gima ohinyore kendo gitemo mondo omi giketne yath mondo githiedhe ochangi. To mondo omi ma timre, nyaka gikwong gibed gi lony mar keto obadho moro mamako chiaye magidwarono kata magiseneno ni nigi chandruok moro. Kagiseketo oabdhono, to nitiere yedhe moko manyaka gikwong gichwogi mondo oketgi gibed mamuol, nikech lee moko kwiny mok inyal mulo kata mok inyal sudo butgi kapo ni ok iketogi gibedo mamuol. Aeto koseketgi mamuol, to koro inyalo konyogi kapo ni moro nohinyore to inyalo yudo kaka ithiedhe. To nitiere moko mabe osebedo mang'eny e bungu moro, koro imakogi iterogi e bunge moko machielo maginyalo yudo kaka giyudo chiemo kendo gidak ka ok gidhungore ma gikone gibiro bedo ni gigore kendo gilawore.

Tich mar pidho jamni kaka dhok nikod nengo maduong' e alwora nikech dhok konyo oganda eyo mopogore opogore. Dhok mamine miyo ji chak kendo nyuolo dhok moko matindo ,mabed madongo korit maber ma chieng' moro gin be gibed ni ginyalo nyuol. Aeto machielo en ni dhok inyalo negi makel ring'o. Aeto nitiere dho machuwo, dhok machwogi, dhok machwogi, jok moko tiyo kodgi e pur, kwonde ma tingni onge, ji nyalo tweyo dhok e jok aeto giywayo kweru, kikonyogi gi dhano makonyo chiko kweruno, aeto bende gimomiyo dhok bende nigi nengo en ni ginyalo konyo ng'ato e sama chandruok omake nikech onyalo usogi, aeto ber bende keto negi alama moro, alama no konyo mondo kik kata kaponi gidhi giriwore gi dhok moko, ma gidwa chalo godo, to yot mondo omi ng'ato ong'e mare, ong'e pogo mare e kind mang'eny moriwore godogo.

tijni, ng'eyo ma nyaka ibed godo en ni puothi nigi ndhadhu maromo nade, kiseng'eyo ni en gi ndhadhu moro, kata kapo ni oonge go to ibiro ikori gi mbolea. Mar ariyo, nyaka ing'e ni to nitiere lee moko mag bunge manyalo ketho chambi, nikech nitiere kwonde moko ma lee mag bunge kaka ong'er jakethga cham, kendo mawe japur gi lal. Aeto bende nitiere kwonde moko ma ok inyal pidhe oganda, nikech nitiere winy moko ma turo kor oganda, ka oseti koro miyo ogandano ok dhi bedo gi ngima malach. Koro nyaka ikwong ing'e ni idwa puro kama chal nade, aeto machielo, nyaka ing'eni sama kute kata sama tuwo moro kata kamachalo koyo ogoni chma, to nyaka ibed gi ng'eyo ni gin okenge mage kata yedhe mage minyalo tiyo godo mondo omi okonyi e dhiro chandruok manyalo makoni cham manyalo miyo keyoni ok bed ma obup.

Tijni nikod nengo e alwora nikech sama ng'ato opidho yien, to tije mag yiende ng'eny nikech yien, konyo e rito lowo, manyiso ni kata kaponi koth chwe gohula, to lowo mosemakore gi yin cha, ohula ok bi ywayo e yo mayot. Mar ariyo, yien konyo e geng'o teko mar yamo kata auka. Sama auka kudho mang'eny to yiende nitie, yiendeka geng' tekone koro ok gibi gi teko mang'eny manyalo miyo omuk tado mag ute kata ogo ute piny. Aeto bende yiende konyo e ywayo koth, sama otong' yiende ma kamoro odong' pap, to tek mondo omi koth ochwe nikech yiende ema ywayo koth mondo ochwe. aeto bende yiendegi kopidhi, to yiendegi bende emitiyo god e yore mag gedo kata e yore mag loso gik moko kaka kitendni gi mesni gi kombe.

Kaluwore gi picha ni, chalo ni jotelo moko okelo kony mondo mi ochiw ne jogo mochando. To en kod tijni ni kod nengo, nikech mokwongo kaponi ng'ato nigi chandruok to oko konye, manyiso ni odhi medo hinyore. To kaponi ne en chandruok mar kech kata mar koso chiemo, to obiro tho nikech kech. To kaponi ng'ama nigo kata ng'ama ng'at monyalo okonyo jalo mok nyal, to onyiso kido moro mar hera. Nikech kaponi ng'ato nigodo to ng'amachielo onge godo, to ng'at machielo ni maonge godo ni biro neno ni ochae, ok ohere, ok dware. Emomiyo ng'at man godo ni ok nyal pogo ne chiemo. Aeto bende okonyo e miyo ng'ato mijing'o. Kisekelone chiemo tinyise ni aa, okabi nyalo kelo ni pile pile. Chieng' machielo ka gimoro otimore kata ka in gi thuolo ma kama, tinyalo timo gini gi gini gi gini mondo imbe ilos mari. Kik ibed kirito mekwa seche te.

Gimabiro e paro ka aneno gini en chenro ma nyithindo bedo godo e sikunde. Mokwongo , gin somo kit somo ma gitimo kagin e klese gi gi tuke ma gitimo ka gi ok seche ma weche mag klas orumo , koda ka chike monego bed ni giluwo ka gin e sikul. Kinde moro mane an e sikul ne japuonj thoro nyiso wa ni wabed jok moko mok keth saa, jok moko marito saa ma kogo oang' to idhi kamoro inyalo medo gi ng'wech mondo ikony saa. Aeto bende chike moko gin kaka bedo ni iling' ka in e klas ok igo koko timo tij japuonj saa mowinjore ma iter manon. Chike machielo gin kaka dhi sikul kimondo kideko imiyo kum aeto ede nitiere tije moko manitimo kaka timo weche mag ler iywe klese ikwenyo gi weche mamoko mane timore.

Gima biro e pacha, ka aneno tijni en jo ji mopogore opogore ma biro kanyakla. Mondo mi okony e weche moko mag thieth kata e chiwo lendo moro. Kate picha ni aneno miyo moro ma nyalo bedo ni lemo e din mar jokopere. Kendo aneno ka en otimo otiyo matek mondo mi ochop kare lek ma en godo kata gi jowetene mane mtoka. Aeto mtoka bila ni ka aneno to gima biro e pacha en lendo moro ma gin godo, kata weche moko mag tuke. Kata weche moko mag lando gimoro ma gin godo ma gidwa uso kata ma gidwa kelo ne jopiny. Kata lendo moro ni nitiere jathum moro kata jatelo moro ma biro kamoro. Kata nitiere tugo moro midhi tug kamoro, koro gik mopogore opogore machalo kod mano. To mondo miyo gitim ma, yaka bede gikwa nafas kuom obila ma migi chik no.

Gima biro e pacha ka aneno gini en kony ma opogore opogore ma jokanyo mar Msalaba Makwar ohero chiwo ne jogo man gi midekre kata jogo moyudo midhiero moro. Samoro ohula emo omonjo gi, kata seche moko en midhiero moro mar horo. Chieng' orieny mang'eny, jok moko koro tho ni onge chiemo gi gik ma kamago. Aeto seche moko be gichiwo thieth, gi gi jolony bende manyalo konyo e weche mag thieth. Ka a ka seche moko kata jo ng'anyo odhi e ng'anyo to nitiere jok mohinyore, hinyalo chiwo kony mondo mi o giteme reso ngima jogo mohinyore. Aeto nitiere ng'at man man gong'we yamo e picha ni to mano nyiso ni gima bire pacha kaneno ong'we yamo. Ng'iso ni ng'ato nyalo tiyo gi ong'we yamo mondo mi ogo lipot ne jokanyo ma jo Msalaba Makwar, ni midhiero moro omako jok moko kamoro. Mondo miyo gi ring mapiyo gikony gi kapok weche okethore ahinya.

Gimabiro e pacha kaneno tijni en tije ma opogore opogore ma dhano thoro timo, jok moko nyalo chako ohala, to ei ohandgi ka, ok gibed gi kamoro achiel magibete, kata ni giyudo ot moro magibete kagiloko ohandgino. Koro jomoko ohero wuotho awuotha ka gimanyo jong'iewo kwonde magin tiere kata e utegi e miechgi, kwondegi mag tich. Koro giwuotho gi mwandugigi ka gihono kendo giwuoyo gi jong'iewogi ka gitang'onegi mwandu magiting'o kendo mwandu ma giwuotho godo. Mondo omi ging'iew. To kapo ni jogo magidhi irgi nyalo bedo gi gombo mar ng'iewo gigegi kata mwandugi magihonogo, to biro ng'iewo ma migi omenda.

Gik ma asewinjo kuom gini en ni okonyo e weche mag wuoth, oting'o ji koa e pinje moko kadhi e pinje machielo, aeto mwandu bende oting'o. Onyalo goloni mwandu moro machalo kaka mtoka, machalo kata kaka ndiga, kaka apiko gi gik mamoko, nitiere kama ikanogie aeto gitiyo gi yo mar pi, to gigolo gik moko kwonde moko ka gitero kwonde machielo. Aeto bende gima asewinjo en ni ok yot mondo omi oyud ajali, to kapo ni ajali otimore, to othoro bedo marach nikech odhi onimo, mano nyiso ni gimora mora manie iye biro lutore e pi, ma kata kaponi nitiere ji manie iye, to jogo okia goyo abal, gibiro tho kaponi jok manyalo resogi ok ochopo e wang' sa, mondo omi oresgi. Mwandu mang'eny bende minyalo kwal e kor yo gi jogo maricho mathoro timo kuwo e yore mag nam.

Gimabiro e paro ka aneno gini en kaka jotelo timo limbe e gwenge ka gi temo mondo omi gichop ir jopiny ,aeto bende sama giwuotho ka gilimo jopinyni, gin ga gi singo mang'eny ma be moko ging'eyo ang'eya e chunygi ni ok gibitimo kata ok bichopo kare. Kaeto bende gimabiro e pacha en ni githoro tiyo gomenda mar sirikal mang'eny ahinya ka gilogo mo kata fuel e mtoknigo, kaeto bang'e gibiro wacho ni pinywa kata aguchewa mag keno onge gi omenda, kaeto koro gimedo hinyo jopiny ni mondo omi ochul osuru man malo. Gimachielo mabiro e pacha en kit kaka jotelo wuoyo gi jopiny, iyudo ka seche moko gibiro e limbe machalo kamano, to githoro weyo omenda moko ne jponiy mondo opogi, ni mondo kata seche moko gibergo ohala magitimo e kor gwenge ma gintiere.

Jok ma ang'eyo kae gin kaka jatend piny mar Kenya miluongo ni William Ruto kod jatend weche ma otelone weche mag yiero miluongoni Wafula Chebukati. E toke kanyo aneno jalup jatelo mar Kenya machon miluongo ni Rigadhi Gachagua. To nengo ma gin godo en ni Wafula Chebukati en jatelo mochung'ne weche mag yiero e pacho ka, omiyo samora mora ma yiero timore, to en ema nyaka oland jaloch, aeto jatend piny mar Kenya nikod nengo ni en emotelo ne weche duto matimore e pinywa mar Kenya, kendo en emochiko gimora mora matimore. aeto jalupne bende konye e wechje mag tayo chenro mag piny Kenya, ma kata kaponi seche moko owuok oonge, seche moko odhi kata limbe mag pinje maoko, to en ema koro odong' komako tijeni nyaka chieng' moro odwog e pacho kaendi.

Gimatimore kae en ni japiny moro kata ng'ato odhi e ot mar thieth kendo laktar temo wuoyo kode, kendo laktar wuoyo kode kamor, ka samoro temo lerone weche moko kata ka itemo jiwe e yore moko. E wiye kanyo bende nitiere boksi moro ma nyisoni oting'o rabo oyunga. Koro samoro otemo lerone yore mag pango nyuol konyiseni achiel kuom yore mag pango nyuol en tiyo gi rabo yunga aeto bende, kitiyo gi yorno, to bende biro geng'o tuoche kopogore gi geng'o ich kende, inyalo geng'o tuoche ma nyalo maki kaka ayaki, gi tuoche mamoko ma ng'ato nyalo yudo e yo mar bedo achiel gi ng'ato.

Ma en tich mar wang'o gik moko kaka kombe mag chuma, dhoudi mag chuma kata drisni mag chuma. Koro ng'eyo ma ng'ato nyaka bed godo en ni nyaka ong'e kaka inyalo ban chuma kapok owang'e, gik ma onego obedni iriwo mondo omi chumano oriwre gi wadgi ma los gima nidwa losino. Aeto gige mag tich ma ng'ato nyaka bed godo gin kaka angolo marito wang' mondo ler ma aa e kar weng'ocha kik go wang'i nikech lerno ng'eny ahinya ma kapo ni ochopo e wang'i to nyalo miyo wang' ng'ato kethore kendo matho. Aeto gir tich manyaka ibedgo en ni nyaka ibed gi lewni ma nyalo rito dendi kaka ovarol, nyaka ibed bende gi gikmoko ma inyalo dino godo iti, nikech sama iweng'ocha, to sauti wuok mang'eny, koro sauti no bende nyalo ketho iti kok idino iti. Nyaka ibedni kama itiye nitiere teko mat sitima nikech kaonge to ok inyal tiyo e yo makare.

Gima timore kae en ni nitiere wuoyo madhi mbele e kind jok moko ma tiyo e magawa moro, gi jok moko ma dwaro ni okonygi e yo moro ma gi ma gi dwaro e magawa ni. Koro kama gintiere ni ondikni e ka kar ma irwako godo welo ma donjo. Koro katemo mana pimo kaka ginyalo wuoyo, en ni wendo dhi biro to moso jatich man kanyo mane magawa no ni ber. Ka gise mosore, to wendo mobiro limogi e magawa ni biro nyise, biro nyiso jatich man kanyo no gima odwaro. To bo obiro penjo ni be dwaro ne no bende nyalo chopo kata bendonyalo yudo e kama gintiere no. Aeto jatij cha bende nyalo duoke ni nitiere onyalo yudo kata okonyal yudo, aeto gibiro winjore e nengo. Bang'e no to ibiro tim ne, ibiro or ne kwayo ir ka kamowinjore mondoyud gima odwaro no.

Maendi en tugo mar iluongo ni basket ball. Kapuonjo ng'ato kaka inyalo tuge, en ni nyaka ibed gi opira maduong' ma itugo go tugo ni. Marariyo, nyaka ibed gi kar tugo ma kata pap ma olosi maber ma kaponi ng'ato tugo to katogore piny tokonyal inyore. Gik moko manyalo chwo jatugo igolo. Maradek nyaka obed gi nengni morwako mag tugo. Aeto bende nyaka obed gi lony ma dwarore e tugo ni, nyakobed kong'eyo ni gin ji adi ma dwarore mondo tugo otugre. Aeto bende nyaka ong'e ni kaponi ng'ato tugo, itiere kuonde ma inyalo dhiye, to nitiere kuonde bende ma okonego bedni ichope. Ma kaponi ichopo, to mano en tok chik, inyalo miyi kum. Kata inyalo mi jo koma chielo ma utugo go cha nafas mondo miyo koro otugi. Aeto nyaka ibed ni in gi chuny mar tugo tugo ma kamae.

Gima timore kae en ni oro omako kamoro kata gweng' moro ma koro kaka giyud pi onge. Chuno gi ni gidonjo e bugni mokuny mondo mi o bugni mane gikunyo kata bugni mano kuny mondo mi okony gi e yore mag pi. Koro chuno gi ni gidonjo modo gichwer eka giyud kata pi moro ma ginyalo konyore godo. Koro chandruok mantiere en ni jokma dwaro pi ng'eny to pi bende onge. Koro kakimedo chwere e kaka omedo kunyore. Koro mondo mi iwuog e iye ka, bende chuno ni ng'ato bed ni bed oko mondo oywayi. Omak ni obuyu manidonjo go tuomo godo pi, aeto ochak omak lweti mondi wuog e burni. To magi midhiero magi duto gin midhiero mikelo gi rieny mar chieng' mang'eny miluongo ni oro.

Gima biro e paro ka aneno gini gin kaka deyewa, uh, nigi chandruok mopogore opogore e gweng'. Iyudo ni seche moko deyewa gi, ginyalo bedo ni giol, kata gionge nyalo mar chopo kamoro ma samoro katichiwe konyo. Muya bende gidong' godo matin. Koro gima bire pacha kaneno ma en ni joma tindo ma pod nigi muya, onego bedni chiwore mar konyo gi. Kata kapo ni giremo gimoro, to gichiwre mondo gikonygi nikech ka gin ema e ginyuolo wa. To debed ni onge gin, wambe dikoro waonge joma tindo.

Ma en tich mar kowo mwandu koa kamoro achiel kadhi kamachielo kitiyo gi yo mar POSTA. To mondo miyo ng'ato otim tijni, nyaka ibed ni isomo kata in gi rieko mar wacho dhok moro ma ng'ato nyalo winjo. Kapo ni en dhok mar Kiswahili kata dhok mar English. Nikech kaponi ikia dhok gi to tek mondo mi iwuo kata itudri gi jok ma itero negi mwandu no. Aeto marariyo, nyakibed ng'at ma ma ma matiyo matek. Nikech mondo mi iting' gigi kata iting' mwandu ma ikowo gi kikete mtoka kata kigolo gi e mtoka, nyaka ibed ni itegno nyaka ijiwri matek. Aeto bende nyaka ibed jalo maluwo chik, ka onyisi ni idhi kamoro, to itemo matek ni kamonyisi ni idhiye no ema nyakidhiye. Nikech kaponi idhi kamopogore, to mwandu go ok bichopo ne ng'at manowinjo ochopne.

Weche man kod nengo kae wachako gi ute. Mondo mi oger ute man ka , otigi omenda e ng'iewo mabati, e ng'iewo yiende mag gedo gi samoro tedo ne jogo mane tiyo kanyo chulo funde gi gik mamoko. Gimachielo man kod nengo gin kombe, mag plastic mibedie kasto nitiere otese bende ma omuon manyiso jo ni manyiso jo grup ma obiro timo limbe ne jok mong'ol mano bende olos gi omenda .Aeto nitiere gik ma jok mong'ol tiyo godo e yore mag wuoth, mago bende nikod nengo nikech ong'iew gi kata ong'iew gi gi omenda. Aeto bende maduong' mogik en hera ma jogi obedo godo momiyo giparo jogo modak kod ng'ol magibiro limogi kendo gigo picha kanyakla kodgi mondo ginyisgi ni kato bedo ni gin gi ng'ol to pod gin dhano kendo owinjore omigi thuolo kuonde ma opogore.

Ma en tich ma ohala ma ng'ato oyawo mar uso gige math kata gi chiemo moro ma ng'ato nyalo chamo. To onyalo bedo ni en magawa, to okonyo e ngima mar pile ka pile, nikech seche moko kaponi nga'to odenyo to en mabor gi dala kata oonge thuolo mar dhi tedo e ode. To onyalo rawe magawa ka, mondo mi oyude migago katoyude chiemo moro ocham. Aeto bende jogo matiyo tijni bende yudo yuto gi koa kae, nikech sama oyudo jang'iewo mobiro ong'iewo chiembe ma otedo cha kata chiembe ma ouso cha, toyudo omenda. Omenda ni konye e yore ne ma e tayo tije ne kata chenro ne mag ma pile ka pile, kaka kata samoro chulo ot, chulo omenda mar nyithindo e sikul. Chulo sitima, kata mana ng'iewo chiemo gi lewni ma girwako.

Gimabiro e pacha ka aneno tijni, en kit kaka oganda moko odak, gi kitgi gi timbe gi, kuom ranyisi, oganda mag oria ong'iyo ni gin thothne, ok gibed e kombe. Iyudo ka kata gitimo gimoro, kata gipuonjore, kata gin mana e od lamo, tiyudo ka gibedo piny ka thothne bende gigoyo chonggi piny. Kaeto koro tijni, chalo ka gima nitiere ng'at moro maduong' matemo lalore gi nyithindo matindo kopuonjogi weche moo, samoro gin weche moko mag ngima, kata gik moko ma inyalo kelnegi epenj kapo ni gin nyithi sikul, kata seche moko inyalo puonjgi, weche mag muma.

Gimatimore kae, en ni ji obiro kanyakla mondo omi ogo picha ka gin kanyakla, koro kosego picha, pichni manyasani kata awachni pichni manyasani, kapok ilwoko picha cha, to nitiere kama inyalo diyo, ma une kaka uchalo kata kaka uwuok e picha kapok olwoke. Koro ema jok mane pichani obiro kanyakla kata ogudore kamoro achiel kaging'iyo picha magisegoyo kata picha mosego ka gineno kaka ochalo, kapo ni ober, to gidhi nyiso jago picha ni mondo olwok negi kata ogol negi pichano, to kapo ni orach, to gibiro wacho ni mondo oruche mondo gichak gigo machielo. Mano e gimatimore kae.

tijni nikod nengo e alworawa nikech mae jo network mar safaricom dhialo gima nyien magikelo e netwaggi mar safaricom mar bero yore mag tiyo gi mbui, to en kod nengo nikech sama network mar tiyo gi mbui ber, tiyudo ka kata kaponi ng'ato somo kata e mbui kata omanyo wach moro e mbui, to yot mondo oyud gima odwarono nikech gigo dhi mapiyo piyo, to kata kapo ni ng'ato adwa oro gimoro e mbui, to odhi mapiyo piyo kendo ok ocham data mang'eny nikech en gima dhi piyo piyo. To gimadhi mos, dhi chuno ni sama orundore kapod ooro gichacha, otiyo gi data mang'eny, Mano nyiso ni ng'ato biro tiyo gi omenda mang'eny e ng'iewo data.

Maendi jatelo moro temopogo mwandu moko ma en godo ne jogo maonge godo, to ber mayudore kae en ni jok man godo nyalo konyo jogo maonge godo mabed godo. Aeto bende, kapo ni in ng'at makonyoji, to umbi landore, ibedo ng'ano mong'ere ni chunye ler kendo manyalo konyoji. Aeto bende, ber mantiere kae, en ni samoro inyalo bedo ni ikonyo ng'ato to chandruok moro odhi yudi bang'e, to ipo ka iromo gi ng'ano manikonyo, ng'at manikonyoni biro paro ber mane itimone chien koni, ma en bende oresi e chandruok ma samoro omakino. Aeto bende ber manitiere ka,e tijni en ni okelo hera e kind jok mangodo, gi jok maonge godo .

Gimatimore kae, en ni polise obiro gi mtoka ma gidwa ting'o godo dhiang' moro, aeto nitiere bende jok moko ma konyogi sembo dhiang' mondo odonj e mtoka. Nyalo bedo ni polisegi onyiewo dhiang'ni, dwa dhi tero e dalagi, kata nyalo bedo ni en dhiang' moro manokwal, koro itemo mondo omi odwoke kamonego obedni obede, aeto bende, mondo omi odonj e mtoka, ok oyie e yo mayot, chuno ni nyaka riye man githwon eka odonji.

Gimabiro e pacha ka aneno tijni en kit oganda gi timbegi, kaka koro kae, iyudo ka ji ochokore, kendo gipako dhok ariyo madhawo, manyiso ni gin kit gi gi timbegi en ni keto dhok moko mondo odhaw en nyasi moro matimore e gweng'gi, kata e ogandagi, kendo iyudo ka gimor ahinya kendo iyudoni sama ma timore, to oket nyaka omenda moro ma weg dhiang' ma olocho, ichulo, to koro weg dhok madhawo, bende temo matek ni mondo omi dhogegi chiemo moromo mondo gibed motegno ma ka sa mar dhawo kata sa mar piem ochopo, to gibed ni gin gi chir kendo gin gi teko moromo mar kedo mondo gibed joloch, giyude omenda ma imiyo jogo molocho.

Gik man kod nengo kae gin lee mag bunge ma olorne gi kamoro. Lee gi mondo mi olor ne gi kama, nyiso ni nitiere jok moko ma biro timo limbe mondo mi onegi. Mondo miyo gia kuonde ma gintiere ma gichopi kuonde ma lee gi nitie, gitiyo gi omenda. Aeto bende weyni ma ochengo kuonde ma lee gi nitie, ong'iew koda pesa, mano nyiso ne e gi nengo. Aeto to bende, weyni gi seche moko okete teko mar stima. Mondo miyo teko mar stima no bende ti, ng'iso ni nyaka pesa tiye nikech stima nyaka chul mondo eka oti.